Ahero mar otas nikech lal ne tek to kata ka en e ofuku to konyal wuok mayot. Opogore gi matindotindo ma magore manyalo toyo kata wenge wenge magigo mitudruok go machal gi manitie kae

Nitie buge mag kisungu kaka ntie miluongo ni the river and the source mondik kod margaret ogola ntiere the river between mondik kod ngugi wa thiongo koro mago bende e buge ma oher e piny kenya ka moko

Ichake ot mar masirni mapiyopiyo kanye ema idonje nikech jalno man gi tuo mar nyaldiema, en jalno madwaro kony mapiyo piyo. Koro nyaka donj kode e ot mar masirni mapiyo piyo mondo okonye.

Gima timore ka en ni nitiere jal madwano ketne pesa odonje simbe . To odonje odhi e ute mag pesa mag jo ka safarikom e ma kori tiyo ne kama to kuom kinde macho machuok to dhi bedo ni en gi pesa no e simbe nikech , jal madhi konye keto no dhi miyo kendo dhi oro ne pesa no kokadho kuom mbui e simbe no .

Ahero simu miluongo ni vivo nikech en kitiyo kode inyalo kawo kode picha mabeyo kabisa kendo ahinya. Kopogore kod mano bende inyalo kano gik mang'eny e iye to inyalo donjo kode e mbui mayom kab ahinya

Idwaro chumbe minyalo ting'. Kopogore kod mano gigo ntie gigo mapek molos kod mula minyalo tigo ka. To kopogore gi mano bende ng'ato nyaka ng'e kaki nyalo ting' gi maber kendo kaki nyalo ti kodgi mondo kata ka ng'ato otieko bet kodgi machiegni kata mulo gi , to obed ni omulo gi e yoo no makare ma del ok nyal bedo gi hinyruok .

Ei omwom mogo kaa mokwongo, omwom ni nyalo konyo kuma duong' . To bende kopogore kod mano, nitiere kar od bura maduong' e Piny Kenya ka mogo ka kami ng'a kama ilose chike matayo wa

Mar tho budho moloyo mar nyuol. To mondo otim gik moko mopogore kaka osebedo onego lo onego lok mana gik mitimo kind ndikruok ni ng'ato otho gi sami yude e diere kanyo. Gik mitimo onego bed matindo kendo matin mondo gik moko odonj makare.

Abiro loso yoo mi ndikruok go eyo eyor mbui to jogo ma ok nyal yudo mbui wabiro loso ne gi kar ndikruok mar gi e ofis e apisa mondo gikonyre moloyo kaka indikruok e e buge makawo kinde ahinya. Koro inyalo ndikruok e yor no mar mbui to ne jogo mok nyal gilim apisa.

Kaneno gini taparo jowete ma ae aluora mar got kenya kod siasa mosebedo ka gore e gwenge go.

Kokadho kod omwom mbui ng'ato nyalo donjo e buk mar wang' mantie ka. Inyalo som weche mang'eny kuonde gi e yore mbui mang'eny ntie gik minyalo som kendo ng'ato nyalo yudo weche manyien mok ong'eyo.

Duol makedo gi mibathi, oselando ni nga'to ka nga'to akaw ting' mar bedo jaa diera, kendo kik ling' gi wach mora mora mar jalno makatho e mibathi, to nyaka gi sani duondni temo mondo giked gi weche mag mibathi en mana ni pok gichopo mabor ahinya ageno ni gibirothi maber.

Ma romo mag jo Sirikal matimore achiel kuom osiptende e piny mombasa kocha

Ahero chiemo nikech okelo mor kendo omiyo jii bedo osiepe kendo okelo jii kanyakla. To ka jii biro kanyakla to kwe bede kata kuma ne onge.

E kinde mang'eny inyalo biro mibed e lai kaka jomotang' kama nitie. To nitiere jomoko mibiro mi gima gidwaro to ok gibire lai ,mana nikech nitire jogo ma ging'eyo matiyo nyime e apisi godo

Kae nitiere nyithindo mangima gi ok dhi makare. Nitiere motang' kama tiendene ok ochung' makare. Tinyalo thiedhe mondo obed makare. Nikech gima timore ga ekinde moko nyalo bedo ni nobudho ko ok oneno chieng' emomiyo tiendene owuok machalo kama. Tinyalo konygi kokadho kuom yore mag thieth.

Ahero gima timore ka nikech tiegruok miyo ng'ato bedo gi ng'eyo kendo bedo gi nyalo mar timo gino motiege ne . Kopogre gi ngat mok odhi sikul maonge gima otiegre ne kendo ok onyal timo weche mang'eny.

Weche ma fwenyore ka inyiso wa kaka jalno momako ich onego ng'i ngimane e kinde mopek mondo ngima mar nyathi ma omak ichne obed makare. To kata ngima mar jalno mapek ekinde go mondo obed e yo no maber.

Kaneno kama, taparo kendo abedo gi ng'eyo ni nitiere nyithindo makoso chiemo maber. Emomiyo ngima gi ok bed makare kendo ok idong e yoo no madwarore kendo mowinjore.

E kinde go malich ahinya midwaro en opande manyiso nyingi kendo gi nying mar jalno munyuomoru godo kendo gi giyie, nuyie ni unyalo udwanu nyuom ru.

Nitiere hola mag chulo pes sikul to nitiere hola bende mag yawo ohala. Oduoko iduoko g pesa momedore e wiye monyuolore ewiye to .Koro mano ntiere kaka pogore e wi miya e kuom kuonde mikawe hola kod bengi ka bengi mopogore opogore e piny Kenya.

Ndika e kambi mauso mbolea kod mauso kothe machal kaka kenya seed company

Tijni to pok atimo ga nyaka nene ok podi aneno ga jomosetimo ka niga gi mor ahinya.

Kaneno taparo hola mag bengi gi tije ma dhi mbele ei bengi ni mopogore opogore e piny kenya ka

Giminyalo tim en golo app no e simu kabisa tichaki duoke kendo kokamano tigocho ne jobengi no mondo okonyi ane mondo koro kata kichak idok to bet makare.

Kanene to aparo ngo'lo, mago thum mamit, wende mag injili nitiere kopogore kod mano bende, kangi'yo kama igoye thumni to en e yi kar math, e matho aneno joma wuok kanyo ka ngi'magi okethore kendo joma wuok kanyo kowito pes madongo' kabisa

Anyalo puonjora kode ka anyise ni kik odonje ohala mora mora kok onge'yo yorno matut ka pok otimo nondro mar kaka ohalono ringo', kopogore kod mano kiki ondenje adonja gimoro amora mapok ne owinjo ma be ohonge gi nge'yo moro amora e wiye kata kik otam kik omul link mora mora.

Anyalo timo nondro kangi'yo simbe kode, kopogore kod mano wanyalo gochone bengi' jal ma tiyo kod customer kastembe mag bengi mondo oknyawa e yorno,, mondo wakonyre kode ee kopogore kod mano be anyalo nyise ni ka ok kamano ka mar mbuyi okti to odhi ir bengi omiye kadi monyalo gologo pesa kata ka okothi e hiyi bengi'no kamano.

Ndalo moko nochuo ng'ato yath moro manoko dhi makare mano miyo ng'ano owito ngimane . Koro omiyo ok ahero tijni ok anyal gombo timbe nikech aluoro ngima jii.

Itime kokadho kuom chokruok mikawo ne grube matindo tindo mag table banking tipuonjo gi kaka ginyalo tiyo kod pesa ma gintie go. Kare joko rowere mane chokruok kate grup ma rowere madwaro kata hola ipuonjo gi kaka ginyalo tiyo kata gi pesa ma gichoko.

Kang'iyo gini taparo ohala mag pinje maoko nikech olemo kaka gintie ni gichalo mitere pinje maoko, kore gima paro ka.

E kinde ga mokwongo ne ok ang'eyo tugo maber to nende ahinyore ma ng'a nonyona gi jomoko mane watugo go e kinde no.

E gweng' ma aaye to olemo ni ok lose kendo ok pure. Inyiewe anyiewa koa kuonde mopogore ,tiuse ne jii e chiro. Jomoko poke to uso jomoko bende uso ne jii kaka entiere no

Ma pur mar olemo mar machungwa to e gweng' ma aaye kata edala wa wan kode. To oja timo maber e kinde makoth nitie to chieng' bende rieny makare. To ka piny nie oro to okethore kendo otwo kapok oikore. To miyo ok owuog makare kako dwarore. To itiyo kode e loso juis inyalo chame bende kamano mok ok otere kambi maloso juis to moko bende inyalo us e pinje maoko.

Ka nitiere olemo mar mananas. Kopogore kod mano be nitiere rabolo ma kogolo olemo makare tichamo to jii bedo kod chiemo e dala .To mananas bende kousi to jii bedo kod nyalo mar nyiewo chiemo mamoko tinyalo tii gi pesa no kata omwom no e yore mopogore opogore to ng'ato be ei puodho ni ng'ato be nyalo yudo tich mar doyo mananas gi kendo mar pono gi. To bende ng'at ma nyalo yudo tich kaen jariembo mar gari ,onyalo ting'o gigi olemo gi kagole puodho totere chiro e to tichule ,toyudo pesa monyalo timo go weche mopogore opogore . Rabolo bende kang'iyo ka inyaloi usi inyalo cham e dala bende to jii bedo kod nyalo mar bedo gi ngima maber

Chiemo ni inyalo tii kode kaka alot . Manyiso ni itede tichame gi chiemo moko, inyalo chame kod ochele kod mamoko bende.

Olemo mawuok ka inyalo cham . To bende kopogore kod mano , inyalo usi e chiro mayud fedha matim go weche mopogore opogore.

Olemo ni iluongo nonunga, inyalo tii kode kuom loso juis mimadho. Kopogore kod mano inyalo chame kaka entiere no ma onge gima olo otim kuome.